Kĩhumo kĩnene gĩakwa kĩa mbeca mũgũnda-inĩ wakwa ingiuga nĩ ũrĩmi ũrĩa nĩmaga wa mahiũ. Ng'ombe, mbũri na ngũkũ, na ndĩcimenyagĩrĩra wega mũno nĩguo citigakorwo na mĩrimũ, ngacirora wega nĩguo tondũ nĩ cirahe ũboco wakwa, ngacimenyerera citigakũmbane na mĩrimũ, rĩrĩa ciahe mbeca o nacio, nĩ njigaga mbeca icio, ngaciga nĩũndũ wa rũcio gũcimenyerera kĩ-ũgima wa mwĩrĩ wacio, nĩguo tũteithanie, cikandeithia, naniĩ ngaciteithia.

Mataro marĩa ingĩkorwo namo hee mũndũ wothe ũrenda kwambĩrĩria ũrĩmi ingiuga mũndũ ũyũ akorwo ebangĩte wega. Kando na gũkorwo na harĩa ararutĩra ũrĩmi wake aharorete wega ingiuga mũndũ ũyũ ebange wega kĩmũhuko. Tondũ nginya thaa ingĩ nĩugũthiĩ ũrĩmi-inĩ wa mĩmera ũkore nĩwahanda ndĩneka wega. Okorwo nĩ ũrĩmi wa mahiũ ũkore hihi nĩ ũrĩithirie na wona hathara. Koguo ingiuga nĩ wega kĩndũ kia mbere na kĩa bata gũkorwo mũndũ ebangĩte kĩmũhuko nĩũndũ wa hathara. Rũciũ nĩgũthũkaga nĩũrĩmaga cikaga gũkũra, mahiũ maku nĩũkoragwo namo makarwara koguo ingiuga mũndũ ũyũ ebange wega kĩmũhuko.

Hena njĩra nyingĩ ci ngĩtũmĩka, no njĩra ĩrĩa mũno mũno nyendete nĩ ĩrĩa ũkoraga nĩ ndĩrarĩma mboco na mbembe kana mũmera ũngĩ ngacitukania hamwe. Ũgakora nĩ ndahanda mbebe haha ũguo, gatagatĩ nĩ ndahanda mboco. mbembe, ũgu ũguo, nĩũndũ wa gũtũmĩra mũgũnda ũrĩa wĩ naguo waku mũnini. Njĩra ũngĩ rĩ, ĩngĩtũmĩka na ngeretie nĩ njĩra ĩrĩa ũkoraga wina makũnia, makũnia mau ũkamekĩra tĩrĩ, arabu ũkaatũratũra tũrima, akorwo nĩta mũmera ta thũkũma ngahanda, na ũgakora nĩ wahanda nginya thũkũma nyingĩ, wĩ ngũnia-nĩ ĩyo, na no ũcige nginya hau nja, na no ũkore nginya mũgũnda ũrĩa watũmĩka nĩ mũgũnda ũmwe mũnini mũno.

He mawoni makwa niĩ no njuge thirikari, kwanja ya ihinda rĩrĩ twĩnarĩo, ndĩrekĩra andũ ethĩ ngoro rĩrĩa me wĩra-inĩ ũyũ wa ũrĩmi. Nĩ ũgũora arĩmi, aya kwanja anini, ũgakora indo irĩa marĩmire, magetha mao makinya ũgakora nginya nĩ magire andũ a kwenderia. Ũgakora nginya thoko ti njega. Ũgakora rĩu ngiya mũndũ arambirie kũrĩma, ararorwo ũndũ ũmwe na andũ arĩa marambirie kũrĩma, andũ arĩa atene akũrũ. Rĩu ũndũ ingiga, thirikari no ĩgerie gũcokanĩrĩria andũ aya mbeũ njĩthĩ, ĩkamaiga handũ hamwe, maga form makundi marĩa mangĩteithĩka nĩguo mone maumĩrĩra ma ũrĩmi wao.

Niĩ ingiuga thirikari ĩno kwanja twĩnayo ihinda rĩrĩ ndĩrekĩra andũ ethĩ ngoro rĩrĩa me wĩra-inĩ ũyũ wa ũrĩmi. Nĩ ũgũkora nginya andũ aya ethĩ rĩrĩa me kĩrĩa, me wĩra-inĩ ũyũ wa ũrĩmi, rĩrĩa mona magetha mao matua kwendia ũgakora rĩu nginya kĩrĩa mĩenderie-inĩ, ũgakora thoko ya indo irĩa mararĩma togũkorwo tĩ njega. Rĩu ũndũ ũrĩa ingiuga thirikari ĩteithia andũ aya rĩ, no njuge kwanja rĩu andũ aya ethĩ macokanĩrĩrio hamwe ũrĩa nginya mangĩkorwo me ikundi-inĩ. Rĩrĩa thirikari yenda kũmabatara kana rĩrĩa ĩrenda kũmakinyĩra ĩkamakinyĩra nginya kwa kĩrĩa, na njĩra ĩngĩ hũthũ mũno. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ ingiuga nĩ matigithĩrĩrio indo ici marĩma thoko magacarĩrio thoko. Tondũ me hamwe nginya thoko nĩ ĩkuoneka wega gũkĩra mũndũ e ũmwe ũmwe. Manyitithanio ũguo, macarĩrio thoko, hĩndĩ ĩrĩa nginya kwĩna mathomo magathomithio. Nayo ĩngĩkorwo ĩrĩ njĩra njega ya gũkinyĩra andũ aya.

O mũrĩmi wothe erutanĩirie no nginya arĩona mbeca, kĩndũ kĩa mbere, rĩrĩa mũrĩmi erutanĩria na arĩma wega nĩ akuona mbeca na rĩrĩa arendia maciaro make rĩrĩa arendia magetha make okorwo nĩ mũrĩmi ta ũrĩa ũrĩmaga mbembe kana mboco okorwo nĩ mũrĩmi torĩa ũrĩmaga kahũa kana macani rĩrĩa endia kahũa gake kana macani make rĩrĩa endia mboco ciake kana mbembe ciake, no nginya arĩona mbeca, mũrĩmi ũrĩa wa mahiũ ũrarĩma ũrĩa ũrarĩma okorwo nĩ ng’ombe kana mbũri rĩrĩa endia iria rĩake, no nginya arĩona mbeca ciake rĩrĩa endia ng’ombe iyo amĩnyita nĩakuona mbeca koguo o mũrĩmi woothe nĩguo one mbeca nonginya arĩgetha one magetha okorwo nĩ mwena mĩmera kana okorwo nĩ kũrĩithia endie iria kana endie nyama kana endie ng’ombe kana mbũri yake.

Mbere ya mũndũ mbĩrĩirie kĩrĩa, ũrĩmi, no nginya akorwo ecirĩtie wega. Kĩndũ gĩkĩ arenda kũrĩmarĩ, thoko yakĩo ĩ, agethaĩ, thoko ĩ mwena ũrĩkũ. Agethaĩ, ekwenderia ũ? Kĩndũ kĩngĩ, no nginya wagĩrĩrwo gũkorwo ũkĩmenya, ũkorwo wĩbangĩte wega, ũkorwo ũkĩmenya, kwambia, akorwo nĩ indo ũrahanda, ũgakorwo ũkĩmenya, ciagĩrĩirwo gũtungtwo atĩa, ũtungati, akorwo nĩ dawa, akorwo nĩ ũrĩa cirarĩmwo, yaani ũgaorwo wĩkĩte wĩra waku wega, ũthuthuria mwe, ũthuthuria mwega, nĩguo indo icio ũrahanda , Akorwo nĩ indo ũrarĩithia, ũgakorwo ũkĩmenya wega njĩra njega, nĩguo cithiĩ wega, nĩgui ndũkone hathara yoothe.

Marigũ kĩndũ kĩa mbere, nĩmendete handũ hena ũgunyu tondũ hĩndĩ ĩrĩa hena ũgunyu, marigũ nĩmekaga wega, nĩmegũkũra wega ũgakora nginya mahuti mamo metigũcenjia rangi , ũgakora nĩmarakũra wega kuogu marigũ mahandwo rũĩ-inĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa ndũngĩmaiganani na marĩa mahandĩtwo kũrĩa kwĩna riũa tondũ maya me rũĩ-inĩ nĩmegũkorwo magĩka wega makagucia maĩ wega haũ rũĩ-inĩ nginya matingĩcenjia mahuti mamo nĩũrĩmonaga maticenjetie rangi. Kĩoguo nĩmekaga wega mũno hĩndĩ ĩrĩa mahandwo harĩa hena rũĩ nĩũndũ wa ũgunyu ũcio na nĩũteithagĩrĩragia mũno nginya nĩmakũraga nginya na ihenya.

Kwagĩrĩire gũgĩkorwo to ũrĩa wa tũmĩkaga tene yani andũ mahoe motaro kũrĩ andũ arĩa akũrũ , ũrĩmi ũyũ ũkorwo ũkĩhũthĩka otorĩa magũka maitũ otorĩa ma arĩmaga wega tũkorwo tũkĩrũmĩrĩra maũndũ macio yani tũtigakorwo na maũndũ mangĩ makũigĩrĩra. Moritũ marĩa ingiuga ngoretwo ndĩnamo ngĩgerera ingiũga nĩ torĩa kwa míũhiano nĩkũrĩ mũmera wĩtagwo gĩkwa , rĩu gĩkwa nĩndakorire gĩkĩhandwo na mũtĩ wĩtagwo mũkũngũgũ, rĩu kaingĩ nĩthiaga kũhanda kĩndũ ta gĩkwa ũgakora mĩtĩ ta ya mĩkũngũgũ wahanda ĩkaga kũmera wega wahandĩra mũtĩ-inĩ ũngĩ, gĩkwa gĩkaga gĩka wega. Kũoguo hena maũndũ mangĩ maritũ maritũ mũno. Nogakora ningĩ mbeũ ya mbeũ ĩigũrũ kĩrĩa, ũkĩenda kũgũra kana ũgakora kĩndũ kĩrĩa ũrenda kũhanda-rĩ gĩtironeka thoko-inĩ.

Kĩndũ kia mbere ingĩenda kuga nĩ, no njuge rĩtwa, rĩ kowo rĩ kĩndũ kĩnene mũno hĩndĩ ĩrĩa kĩndũ o gĩothe kĩrendio. Koguo rĩrĩa wendia wa irio wĩ na rĩtwa rĩega, ũguo noguo, nginya kĩndũ kĩu kĩngĩendia mũno. Koguo tondũ andũ me thoko-inĩ nĩ maroraga rĩtwa mũno, makarora rĩtwa rĩrĩ, nĩ atĩa, makarora, kĩhumo kĩario, kĩhumo, riumanĩte atĩa? Na rĩtwa rĩrĩ, nĩ rĩtwa rĩega ĩ, nĩ rĩtwa rĩreyendiaĩ, kana nĩ rĩtwa rĩa gũtũma nginya agũri metigĩre? Koguo wendia wa ĩrĩa, irio ci na rĩtwa rĩega, nĩ ũgũtũma nginya ũgũri wacio ũgacĩre na ũkorwo wĩ igũrũ. Na rĩtwa rĩ ngĩkoruo atĩ ti rĩega, nginya nĩ rĩgũtũma nginya agũri metigĩre kĩndũ kĩu.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa mũno mũno mwena wa Murang'a ingiuga thirikari, nĩ tũroraga thaa ingĩ tondũ nĩ ũkoraga nginya nĩyerutĩra. Ũgakora kwĩna arĩmi arĩa mahinyĩrĩrĩkĩire mũno nĩ marateitherĩrĩkĩra makaheo mbeũ hatarĩ na marĩhi. Ũndũ ũngĩ, hena nduka ici tũgũraga mbeũ, ũgakora nduka icirĩ nĩ maceragĩrwo nĩ rũhonge rwa thirikari kũrora kana indo iria marendia nĩ cikinyanĩire ikĩro. Koguo ingiuga thirikari kando na gũtũhe mbeũ kana kũhe arĩmi arĩa mahinyĩrĩrĩkĩire mbeũ, nĩ maroraga nginya bei, thogora ũyũ. Thogora ũyũ rĩ, mbembe ĩ, ĩrendio bei cigana na icigo ingĩ? Andu ayarĩ arĩmiĩ tugĩthiĩ kũgũra ĩ, nĩ tũkũhinyĩrĩrio ĩ kana tũkwenderio na bei ĩria njega? Koguo no njũge thirikari nĩ tũkoretwo ĩkĩrora maũndũ maya wega, na tũkona maumirĩro.

aah Nĩgũteithagia na njĩra nyingĩ mũno, tondũ rĩrĩa yamenyererwo mĩgũnda yamenyererwo rĩ, nĩ ũkoraga ũtonga wa Kenya, wa bũrũri wa Kenya ũgakora nĩkwagĩa mawĩra. Rĩrĩa mũndũ andĩkwo wĩra, kana andĩkwo athiĩ gĩbarũa mũgũnda-inĩ, nĩ onaga ũboco wake wa o mũthenya. Ũndũ ũngĩ, nĩ ũteithagĩrĩria mbeca irĩa cingĩatũmĩka nĩ bũrũri, gũthodeka mĩgũnda ta hĩndĩ ĩrĩa tĩĩri ũthiĩte, mĩgũnda ĩgathũkio, tondũ hĩndĩ ĩrĩa yamenyererwo, nĩ ũkoraga nginya tĩĩri ndũnathiĩ, mũgũnda ndũnathũkangio, na ũgakora ũndũ ũngĩ, ũtonga wa Kenya ũngĩgacĩra, nĩ hĩndĩ ĩrĩa magetha maya twamendia na gũkũ ũguo bũrũri-inĩ, kana twamendia bũrũri wa nja. Ũgakora nginya thirikari onayo, kando na arĩmi kando na arĩa mararĩma gũteithĩka, ũgakora nginya bũrũri wa Kenya ona guo, nĩ wateithĩkĩra o ho.

Hena njĩra ĩmwe ĩrĩa ya kwĩhokeka, ĩrĩa ingiuga ĩkoretwo ĩkĩndeithia gwa kahinda kanene. Hena njĩra ĩno ũkoragwo ũgitũmĩra mũtũngi, kana gũtũumĩra ndoo, ũgatahia maĩĩ nĩguo ũgoka rĩũ ũgaitĩrĩria irio ciaku. Njĩra ĩno kĩndũ kĩa mbere, ndĩhũthagĩra mbeca nyingĩ. Kĩndũ kĩrĩa ĩngĩhũthĩra tu no mũndũ atĩ nĩ kũnoga ekũnoga, no njira ĩno ingiuga nĩyo ya kwĩhokerwo tondũ ngĩnya ona mũndũ atabu mũndũ kĩrĩa atarĩ na mathomo, ona akorwo nĩ mwana kana mũndũ mũgima nĩ egũtũmĩra wega bata nĩ kĩrĩa atũmĩre mũtũngi kana ndoo, o kana kĩndũ gĩothe, no okorwo nginya nĩ mũkebe na ndegũtũmĩra mbeca nyingĩ.

Kwĩna njĩra igĩrĩ irĩa arĩmi marahũthĩra. Njĩra ya mbere nĩ kũgũra ndawa irĩa ciendagio nduka-inĩ, ĩyo magũra ndawa ũgakora he ndawa ya maĩ kana he ndawa ya mũtutu ĩkaringio na maĩ na ĩgaitĩrĩrio nyanya-inĩ. Njĩra ya kerĩ, nĩ kũrĩ njĩra ya, ũgakora mũrĩmi ndarĩ na mbeca irĩa cia kũgũra ndawa ĩrĩa nduka-inĩ, koguo hena ĩrĩa ĩthondekagĩrwo mũciĩ-inĩ. Hena mahuti maya metagwo marũrũ, marĩa makoragwo na tũmahũa. Rĩu mahuti macio rĩ, mangĩtuo macoke matukanio na maĩ, macoke matukanio na thabuni ũyũ wa mũtutu ũrĩa wĩtagwo ta kwa mũhiano hena thabuni wa mũtutu ũrĩa wĩtagwo Omo. Rĩa watukanio hamwe na mahuti marĩa rĩ na maĩ rĩ, magakunĩkĩrio magaikara kahinda kaigana ũna. Na maĩ macio rĩ, nĩ matũmĩkaga gũitĩrĩria nyanya-inĩ ici. Hĩndĩ ĩrĩa matũmĩka rĩ nĩ manyihagia tũnyamũ tũtũ twa gũthũkangia tondũ tũtingĩthiĩ hau ũguo, tondũ twathiĩ nyanya-inĩ ĩyo nĩ tũgũkua, kana ũgakora nginya nĩ tũreka ũrĩa, tũtingĩenda gũkuhĩrĩria. Na nĩ ĩnyihagia ũthũkagia wa nyanya.

O ũrĩa irio cirathiĩ cikĩhandagwo kana cikahandwo mũgũnda-inĩ, ũgakora kĩmera ta kĩmwe kĩmera, gĩa kerĩ kana kĩge kĩmera gĩa gatatũ, ũnorũ wa tĩĩri ũthiaga oũkĩũraga oũkĩuraga, kwoguo hĩndĩ ĩrĩa, kwoguo nĩũkoraga tĩĩri nĩũrabatara gũkorwo wĩna mborera, nĩguo kwagĩrithia ũgima wa mwĩrĩ, gũcokia ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩũra, tondũ ũkoraga ũnoru ũcio nĩũratũmĩka nĩ irio, nĩ indo icio cirahandĩtwo, kwoguo oũrĩa cirahandwo, mũgũnda ndũngĩ ndũngĩringithania mũgũnda ũrĩa ũtarĩ wa handwo na mũgũnda ũrĩa ũkoretwo ũkĩhandwo, kĩrĩa ĩndo ta mbembe kana nyanya. Kwoguo nĩũkoraga mborera nĩirateithia kũriũkia kana kwongerera ũnoru tĩĩri-inĩ ũcio.

Kĩndũ kĩa mbere ndũngĩringĩthania wĩra wa moko na wĩra wa macini cia gĩ gĩ- tekinoronjia tondũ nĩũkoraga ũrĩa citurĩtwo macini icio, nĩciraruta wĩra wega mũno citekũnoga. Kĩndũ kĩambere nĩũkoraga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araruta wĩra, nĩegũkorwo na mĩnoga, na ũgakora nginya oũrĩa aranoga noguo wĩra e e ekũruta wĩ wĩra, ndangĩ ndũngĩringithania na ũrĩa ekwambĩtie na ũringĩthanie na mũndũ mũnogu. Kwoguo macini cia gĩ- tekinoronjia niciteithagĩrĩria kũgetha na njĩra njega, na kwaga gũthũkangia mĩmera hĩndĩ ĩrĩa ciragethwo.

Hĩndĩ ĩria kũrahũthika tekinoronjĩ ĩno rĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩmenya wega harĩa tuge okorwo nĩ ta ng'ombe ciaku okorwo nĩ cigwikiritwo kiũndũ kĩu gia tekinoronjĩ, ũkamenya mũgũnda-inĩ waku onokorwo nĩ mũnene atĩa, nĩ ũrona ng'ombe yaku ĩ mwena ũrĩkũ. Okorwo nĩ ng'ondu yaku rĩ, nĩ ũrona ĩ mwena ũrĩkũ. Koguo angĩkorwo hihi nĩ ĩthiĩte handũ harĩa ũtarenda rĩ, nĩ ũgũkorwo ũkĩmĩona na nĩ ũgũthiĩ ũmĩeherie. Okorwo hihi hena mũgũnda ũrĩa ũkugĩte hihi cikarĩa wiki ta ĩyo ĩngĩ, kana mweri ta ũcio ũngĩ, ũgakorwo nĩ ũraciona wega. Koguo moguni nginya nĩ ũkoragwo ũkimenya nĩ ũraciona ci ciothe, ũguo ona ingiuma nja wa mũgũnda, nĩ raithi mũno nginya kũmĩona. Na nĩ ũteithagia nginya kĩrĩa, mĩbango-inĩ ya mũgũnda waku.

Ũhũthĩri ũyũ no ũkorwo wĩna ũguni mũingĩ hĩndĩ ĩrĩa tũratũmĩka, kĩndũ kĩa mbere nĩ ũgũkora tũtege tũu hĩndĩ ĩrĩa tũrorũra igũrũ, nĩ tũgũkorwo tũkĩmenya nĩ ha kwanja mĩmera ĩkoretwo ĩthũkĩte. Haya, kĩndũ gĩa kerĩ thaa iria ciratũmĩka, nĩ tũgũtũmĩra thaa nini gũkĩra iria ingĩahũthĩrwo nĩ mũndũ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa karatũmĩka na matukũ ma ica ikuhĩ twatũmĩka nĩ tũgũkorwo tũkĩnyihanyihia nginya wĩra, tũgakorwo tũkinyhanyihia nginya mbeca iria ingĩatũmĩka kwandĩka andũ. Ũgakorwo nginya nĩ ũramenya wega nĩ ha, ũrĩa mũgũnda waku wũikarĩte na nĩ ha mũgũnda waku ũthũkĩte, na nĩ ha hihi ũrenda ndawa nyingĩ gũkĩra kũrĩa kũngĩ.

Kĩndũ kĩa mbere nĩ gukorwo na kĩrĩa nĩ gũkorwo na bainda nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrakora nĩ ũramenya harĩa indo irĩ, koguo nginya mĩrutĩre-inĩ ya wĩra ĩgakorwo ĩ mĩhũthũ. Hĩndĩ ĩrĩa nginya ũrakora ũkĩona andũ nginya harĩa marĩ rĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩmenya nĩ atĩa mareka. Na ũgakora wamathũrima ũguo ũgakora nginya wĩra nĩ ũrarutwo, bando no yongerere mĩrutĩre ya wĩra. Ũkore akorwo andũ ni maramenya hena ũndũ ta ũcio ũrathiĩ na mbere rĩ, nĩ mekũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire, na mwena wa indo rĩ nĩ ũgakorwo indo ciaku citingĩũra nĩ ũraciona harĩa cirĩ.

Gwĩtĩkanĩria kwa thũgũrĩ nĩ ũkoraga thaa ingĩ, nĩkũmana na magetha marĩa mararĩ kuo. Koguo nĩ ũkoraga kwĩna magetha maingĩ, thũgũrĩ ĩgĩthiĩ thĩĩ, no hĩndĩ ĩrĩa magetha me thĩĩ rĩ, ũgakora thũgũrĩ kana ũgakora thogora wa indo ici nĩ ũthiĩte igũrũ kana hĩndĩ ĩrĩa ũrakora hena yani mĩmeraĩ kana magetha marĩa mararĩ kuo rĩ, nĩ marendekana kwa, kwa ũingĩ rĩ, ũgakora nginya thũgũrĩ nĩ ĩgũkorwo ĩ igũrũ, na hĩndĩ ĩrĩa magetha maya matarendekana, ũgakora nginya thũgũrĩ kana thogora nĩ wathiĩ thĩĩ.

O bũrũri o bũrũri nĩ ũkoragwo na mĩtaratara ya mĩhaka-inĩ kwa indo iria cirauma na nja wa bũrũri kana iria ciraingĩra thĩiniĩ wa bũrũri, kurora kana nĩ cikinyanĩirie ikĩro. Koguo ũndũ ũyũ rĩ ũkoragwo wĩ mwega, na ũrutagwo nĩ kĩrĩa nĩguo gũkorwo, nĩguo kĩrĩa indo ici rĩ ciraingĩra kana cirauma rĩ nĩ cia nĩ cikinyanĩirie ikĩro. Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata, tondũ hatirĩ bata mũrute indo nja citarĩ njega kana kũingĩria nja kana indo kũingĩra thĩiniĩ wa bũrũri itakinyanĩire ikĩro. Na nĩ ũkoraga nĩ gũkoragwo na andũ mandĩkĩtwo kana nĩ kũrĩ ihonge cia thirikari iria cirutaga wĩra ũyũ, wa kũrora mũno mũno mĩhaka-inĩ. Na kũrora kana indo icio nĩ njega gũtũmĩka nĩ andũ.

Nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo na indo cigana ũna, nĩgetha ũgĩe na title. Ũndũ wa mbere nĩ wagĩrĩirwo na kĩndũ kĩronania mũgũnda ũcio nĩ waku. Kĩndũ gĩa kerĩ, wagĩrĩirwo gũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na mĩnana, koguo no nginya ũkorwo na gĩbandĩ no ũkorwo na iratathi rĩngĩ riumaga kwa rũhonge rwa KRA, rĩrĩ nĩ iratathi rĩrĩa rĩtagwo PIN. Haya, ũndũ ũngĩ no nginya ũkorwo na kĩrĩa ũkĩonania mügũnda ũyũ nĩ ũkoretwo nĩ ũroretwo wega kana mũgũnda ũyũ wĩho na ndũrĩ na ngucanio o yothe. Koguo nĩ wagĩrĩirwo ũkorwo nayo. Ũndũ ũngĩ nĩ wagĩrĩirwo na ũrĩhĩire igooti mũgũnda ũcio. Koguo maũndũ mena bata nĩ ũndũ wa rĩrĩ, nĩ matũmaga nginya mũgũnda ũkorwo mũgũnda ũyũ nĩ waku na ndũngĩkorwo ũgĩtunywo nĩ mũndũ ũngĩ. Na nĩ ũbuatĩte watho wa thirikari wa kũgĩa na mũgũnda.